Kang'iyo ka taneno ka, chalo kagima jogi nitiere e kambi kendo aneno ka jii ang'wen ochung' ka joma chwo gi joma mon matiye kambi maloso gik moko e kambi

ikawo machunga neneo ka ikawo apoyo ineno ka ikawo alot aneno ka ,kisekawo ting'ado gi mopogore opogore tiketo gi e categories mopogore opogore ,kiseketo gi kuonde mopogore opogore to michielo ichielo mok chiel ok chiel ,ming'ado ingado, miyidho iyiedho kiseyiedho tiketo gi kuonde mopogore opogore ,basto iketo gi e san ,e san miketo gie, ikuongi keto gimoro piny maler mipedho to iketo gie koro ka ng'ato chamo to chamo ka en gi teko gi mor

Ikawo mchele kisekawo mchele kiseluoko maler, to iketo tenge. Basto ing'ado karot, kiseng'ado karot iketo tenge. Achako aneno kendo, ikawo sufuria maler tiole mo, kiseole mo tokosechiek to iole pi kiseole to itede. Iole michele mokik gi karot to tenge kasto achako aneno gweno, gweno be ichielo ma ring'o ichako ichielo ring'o yore. Itiyo gi viungo maneno kaegi machalo kaka nyanya ,karot machalo kiseloso iketo tenge bas achako aneno aneno aneno machunga, achako aneno pili pile ing'ado iketo tenge. Kosechiek to i serve gi to ichamogi mopogore opogore. Kendo omit kabisa.

Gima bire poaro kaneno pichani ,aneno dume maduong achak aneno nyithindo adek mag dume. Kare dhiang' nyalo goyo rude nyithindo adek ok ariyo kende.

Gimasewinjo mang'eyo kata nasetiyo go en ni ka itiyo gi sodai kata dere minerals to ke miyo dhiang' bedo gi chak kendo dhiang' golo chak mang'eny kabisa kabisa

E masindni thoro yudore e gweng'wa kendo watiyo kode nadi mang'eny diere mwakayo cham. Itiyo kode e suso oduma kendo osuso oduma mang'eny dakika matin tosesuso oduma modhuro kendo morowa kendo watiyo kode malong'o kabisa

Kang'iyo ka taneno chuo ariyo, to chuo ariyo gi chalni nodhi lupo gi yie kendo giluwo rech mang'eny. Namba achiel tij nii miyo wabedo gi chiemo ei ot, namba ariyo omiyo wabedo gi pesa ,namba adek omiyo wadago ngima maber ngima malong'o kendo en gi nengo e ngimawa, ng'ata ng'ata mantie e aluorani igombo ni mondo otii tijni mondo kik ling kik bed ni oonge pesa nyako bedabeda gi pesa, kendo pesa no miyo wadago ngima maber ngima malong'o ngima man gi nengo.

Ka neno ka to aneno lwedo, aneno kalam to aneno card. To card no kasomo to chal ni ma card mar thieth, ma dhano thiedhorego e osiptal. Koro ka anene to aparoni, gima biro e pacha en ni um client kata dhano, kata ngáto odhi e osiptal mondo oyud konyruok e yor thieth. Koro card ni itiyogo e konyruok e yore mag thieth. Koro ngáto ka ngáto igombo ni onyal bedo gi card. Mondo ka odhi e osiptal to onyal yudo thieth mayot, e ngimane ma ok ochudo.

Kwangíyo ka to ma chalo company mar gik moko. Kor gima omiyo en gi nengo e ngimawa, obiro ndiko ji ma ngény, kata obiro ndiko ji mangény e alwora. Koro sa a saya ma company nitiere e alwora, kata e dierwa, to ondiko ji mangény kendo dhano yudo tije, kendo dhano yudo pesa. Kendo dhano koro konyore mayom. Koro ber wadhi to wayudo tije, nikech ka in gi tich ti dak bedo mayom. Kendo koro ibedo gi pesa. Pesa konyi e yore mopogore opogore. Koro en gi nengo e alworawa, kendo wagombo ni gimed bedo mangény kabisa.

Kaneno ka to aneno kijana motingó ndo. To kanene, to anene gi, kotuomo pi oolo. To kaneno kae to chal ka gima ngáni pidho mchele kendo en gima longó, kendo gin gima kare mondo wadonj e tich mar pur, wadonj e tich mar pith. Mchele kipidho to en gi nengo kabisa. Namba achiel inyalo chame kaka chiemo, Mar ariyo inyalo use iyudo pesa. Kendo tijni ber. Ober e ngima kabisa, kabisa, kabisa. Ngáma nitiere e area machalo kama, wagombo kata wajiwo ni mondo onyal tiyo, mondo onyal bedo gi mchele mondo ousi, obed gi pesa kendo obed go kaka chiemo e dala.